Duoko en Edmond Dokwerel .En emanofwenyo gino ma kaler osudo but siburo to sibuor yudo teko ma iloko kaka stima mano ema bedo ndalo nyaka sola ma watiyo go nyaka kawuono. Sola no ichaje go godiochieng' sama chieng' rieny nikech sibuor ywayo teko mar chieng' niloke go stima kasto , ng'ato nya tiyo go kata gotieno mondo kik bed tek e wang' chieng gi nindo gotieno.

Ok ahero tijni nikech tijni biro gi mibadhi mang'eny nikech thoth jii dwaro gik manono, kok gitiyo ne gi. Tonego bed ni gitiyo komondi mond giyud gima gidwaro. Ntie chieng' mantie moro baba moro manobiro nodwaro tich e kampuni wa ni, to kampuni ni dwaro mana jok ma nigi satifikede mar skul mar ariyo to nok nyalre

Gima biro e pacha en ni ng'ato odhi e duka mar safaricom mondo oyud kony ne gimoro mosebedo kachande aming'a to osechopo kanyo to idhi konye maber. Dukano en duka mar pesa gi gik ong'we yamo mathoth. Koro emomiyo idhi konye kanyo.

Aneno ng'ato moting'o bag mar miraa, kowuotho odhi e duka mar Mpesa manie bathe kanyo, mondo ogol pesa kata oket pesa e simu e namba ne. Samoro en e wuon Mpesa no, modhi omo bag mar miraa no, mondo odog o endelea gi tije no.

Gimatimore kaeni en pith, ipidho waru e puodho maduong' to jwendnigo gin mek yimo tho kik wuog e lowo, mar konyo gi giti madongo maber. Gibed gi pi maber. Gidong' maboro, gi endelea maber.